Eng yuu komii minutik chekikikol en imbaret i akomii chemikotab tekelkelit, minutichuton kikikol en imbaret i kebisii, akoboo komonut mising kebisii minutik chemiten imbaret i anan kochemii kotab tekelkelit asikobit korut komiee minutichoton akokoronitun.

En yuu komii lokok chekitepingwenso ako tindoi ingoroik ab sukul tokuk lokochuu kosirishe ako mii koraa mwalimuyon nemii kowendii kotoni tukuk cheyoe loko chutok ukele lokochuu komii darasa mii ichek koneti mwalimuyot ndonii.

Eng yuu kotokuu kolee mibichu tumndo nekikuren koito en kokwenyun, sikeyai boishoni en kokwenyun komakat ketil betut netuitos kapsandet ak kapyukoi, ndakituyo keng'alalen tukaa chekiibu chekikuren kaniok, ndokichomio kekurenkee kamuai, korok ketieni akeboiboitun en betunoton.

Eng yuu komii biik oeng'u akeng'e kochumindet kwakee kochito netuii akotoku kolee boemetab Kenya amun kailach siatitab emetab Kenya, icheket komii olekikichopchi tiong'ikab timndo, ng'aroo nii konyoo metinyun tiong'ikab timndo cheterter, tiong'ik cheuu ng'etundo, cheuu beliot ak alak chechang.

Eng tai ko kicham komine piikab kokwenyu tuguk chebo kit akenge eng mbaret akenge, lakini eng kasari ko kikowalak tuguk amun minei piko tuguk che terter eng mbaret akenge, kora kokicham ko moboisie piik kotab selele lakini eng ra kokikoboisie koyoto bo selele kokolchi tuguk che chang, ako kora ko kikowalak akot amun kole alak tuguk eng diramit.

Eng yuu okeree gredishekab mayaik ak mayaik chemii gredishe choton, kora komii ng'okaik, ng'okaichu kotokuu kelee ng'okaik chelokuu, bokomonut keribe ng'okaik chelokuu amun ngo'kai choton kokonuu mayaik, mayaik koimuch ialdee inyorchikee chepkondok, kora ko mayaik choton koimuch iyam, bokomonut kora keribe ng'okaik i amun imuch ialde inyorchikee chepkondok anan akot iyeeny.

Yuu ko araraita, miten melishek chemii araraita oriit, miten korak kameet nemii kowekyin teseet akee nchirenik chekakonam, yutok kotokuu kolee oletam konyokonomen biik nchirenik.

Chuu ko lokoek chekile ndimu, ndimu kocham kobitunotin mising en korenyon, akocham koboo komonut mising amun taam yoon kanam chii ting'oek kiyochin ndimu, kora kocham keteshin amitwokik cheterter cheuu yoon ichobee chapatinik i anan ko kitunguyat ko imuch iteshi ndimu sikochom chapatinichoton ndimu.

Ni ko traktet nemi koteme mbaret nkaro boisioni ak abwat temetab mbaret ak minetab tuguk en mbaret. Piik chechang' chetindoi mbarenik cheoen koboisien turaktok missing' ko bik chekole nganuk anan ko chekole bandek.

Ni koboru kole mi sacco nebo Safaricom, sacco kobo komonut missing' amun ngonde chito rabinik konyoru shares kondenyoru shares komuch isom rabinik chon kisome en beit nemi ng'weny kora ingikonoren rabinik sacco kotoretin en betusiek alak.

Ni ko traktet nepirei arrow mbaret. Kipirei arrow mbaret sokotabululitu nying'unyek. Kotomo kepir arrow mbaret, ketoune korok keteme mbaranoto kepoishe traktet netemei mbaret. Ko ndekaketem, kepir arrow mbaret, kotabululitu nying'unyek kosikyi kemin tuguk eng mbarenoto.

En yu komitoo bik oengu mitoo kamet nemi tuket orit inendet kokijil simoit ak kotoguk kole inendet kochemungoroindet nee oldoi tuguk cheterter komito chito nemi sang nebo tuket ko labda ko kostumayat nekonyo nyokwal tuguk kararan ingeo mungaret mising amun nyorjigee chito rabisiek. chekotoretegei.

Chu kochego chegokinde kalanisiek yon kakikei chego en tuga kendeni kalanisiek korok keker kalanisiechoton ak keip chechoton kulait. Ndait kulait kende kulait chechoton kokany karit nenyokoibe koba kampunitap chego.

Nii ko budgetit nebo tukuk cheboishoito chito chepkondok chiik, mii chepkondok choton meset barakii ako tondoi kalkulatait neboishek kotesen chekondok chotok kasir inei tukukuk chemoche koyai en karatasit, yon imoche inet chito tuk chekiboishoito rabishek ileinii kotoune tukuk chebo komonut kobeki tukuk chemobo komonut missing.

Ni ko apitab simoit nebo Equity yon imoche inet chito ilekiboisto apiniton ilenjini kodownloaden koron apit noton en simoinyin koron korigistan alan kologen in ak eazy banking kokonu tuguk tugul chekonu apit noton kou kelipanen simoit anan ii kokeyokto chepkondok anan kokelipan pilit.

Nii ko duket nekikuren MPESA yon imoche ichjeruu chekondok iwendii MPESA anan imoche iyokte rabishe en simoit ako metinyee rabishek choton en MPESA iwendii nyokindenoun en dukan niton koraa yon imoche ii registern laida nebo safaricom iwendii MPESA kerigistonun lainda noton.

Ingaro nii konyo metinyun SACCO cheterter en yuu okere mwalimu SACCO ak stima SACCO, SACCO kobo komonut missing amun toreti bik kokonorchi gee rabishek chetun kotoreti en betushek alak koraa ko SACCO kotoreti bik ko somchigee rabishek cho kisome ikitinye savings en orit yundok.

En yuu komiten bik ,bik chechang en yuto ako miten nesirishe toku kole mii konyit formit nebo sikekoi rabishek kit nemile bik en yutok yuu ko amun kikoitoen raishek chutok mesait amun miten rabishek chemiten meset.

Ni ko apit nebo simoit ne kisome rabiinik, nitokni ko apitab TALA, mi apishek alak chebo simoishek che terter cheu Branch ak Zenka ak alak che chang. Yo isome rabiinik eng apit neu nito, kotun iwekte rabinichoto chechang.

Ni koboru rapishiek chekakiokyi chito kobwa Mpesa. Chito nekaiyoku rapiesiekchu komi emet ake ako kaiok rapisiek kobun oretab sendwave .Ngikobo tai anyoru rapisiek chebunu emet ake ko chikiyokwo neke tupche ako kiyokune oret nito bo sendwave.

Eng nyuu komi lakok, lakochuto kotoku kole laookab sukul, akomi kosomani somane simoit nekile tablet. Ngomnatet netindoi lakochuto kokonai kosomane simoit nito kile tablet. Kariik che poishe simoit nito ko chachait.

Bik chetindoi imbarenik che yechen kochenge bik ab kandaras nobut pandek en imbar ndarocho biochoton ko bute bandek choton en imbar kocheng tinket nenyo kobore pandek choton keborji kuniok korong konyo kemaa pandek choton ndakakoyomyoo pandek kii koumuch kotoo koalda chichoto pandek anan koup siriol.

Pichu mi pikchaini kotoku ko urerensot, ngomnotet ne tokune pikchaini ko chebo ngoroikab pichu, toku kole kikichobe ngomnotet nebo barak koboto tuk che kisaldake pichuto kora koba ngomnotet ak chepkulet ne kilach pichuto. Karik che kikiboisie eng chepkulet ii ko makataik, kora ko karik che kikiboisie eng ngoroichu ko seneek.

Eng pikchaini komi biiko che kitepingwongso eng hemait, komito nepire pichaisiek akomito che iboiboi biichoto. Biichuto mi kobaibai biik kotoku kole mi kotiensot ako mi kodansansot.

Omoche ayaat olekikonoren rabinik en sacco, tos kimoche nee siayat olekikonoren rabinichoton, akotos kimoche ande rabinik chetian kilak arawaa.

Eng pichaini komi pik. Pichuto komito kokwei tagatagek kondeni gunuiok che oen. Abwati ale kwae tuguchuto sikoip nyokonde olemagat kende. Bo kamanut kekwee tagatagek sigogarnit ii koret ago yon katililit koret ii komaname biko korotwek cheterter.